Aleen kompunisiek cheechen kotinye keljin missing neo konam kocheng'at olik chenyokwale tugukwak, chang' ortinwek cheimuch kobaisien tugosyechu anan kompunit ii kocheng'at oliik, oret agenge anan ngonyorchigen kompunit olik chechang' kokakonoogis icheget ako tesetai komyee mung'arenywan ako mowendi tagotonon, oretagenge neimuch kocheng'en ko ingele en olimpo taonisiek ko pendii tugosiek ak ibokogerchin beisiek ab tugik ak kinyokochob akichek beisiekwak kondenyweny kiten, noton komutu kastomaek chechang missing ako en leet icheget konyoru kelchin ndamun nyoru chepkondok chechang' kotiengen ak tuguk chechang' chekabwa kastomaek inyokwal, oret age yekichengndo kastomaek anan yekimutundo olik ab tuguk keboisien soet anan musong'notet ab kasari, noton kibendi kou ketesyosyek chebo kutit akearorta anan keelesonchi biik akobo kompunit nitet akemwoi kora kamanutiet akobo kompunit noton komutu kastomaek.

kiigotestai miising noton soet ab somoishek iih anan muswoknotet ab simoishek en inei ningegeer en olimbo boishet ab rabinik ak bengishek, tinye komonuut mising biik cheboishen simeet iih ak kocherchigee rabinik kwaak en simeet, ngamuun rabinik choteet mii simeet anan account inguung nemii simeet iih koimuche iityi en sait agetugul, yoon imoche icheru rabinik kobeet iih anan ko olombo jumamos anan bo kogasiit kweneet anan en wikiit kweneet iih, komuchi iityi icheru rabinik chotet iih komomii koimutyet agetugul, kiit age ko rabinik chon iih koribotiin matos kele kichorenin ngamuun yon iyote rabinik chon iih koyoche inde numbarishek chengen kityoon en metit choton chebo ungaat ago momii chi nengen nambarishek chon komoimuch kobetyo rabinik guuk anna maimuch keibenin rabinik guuk, kiit age kora iboishen simoit nguung iih moyoche ingeet iwe bagai olimbo bengi kouu yuginkyoe en keny yon imoche icheru rabinik iih kogiyoche iwe bagai benki, nguni iityinii kityo en simeet nguung so noton kitinye kelchin ngamuun moyoche memondoi meboishen.

Kosibge ak musuaknotet noton nebo kasari ko kigotaret missing bik chechang asimobet amituagik. Mi tuguk, engele kibir amituagig Ra ih , Ako mi tuguk che ke konoren amituakik simayachegitum. Mashinisiek cheuu frichisiek imuch ichob amituakik cheuu, imuch ichob amituogik ra Ako ih mapendi koyachegitu anan masamsamegitu yendai frichit. Ndamun korista nemi orit yendet ko kararan ih, ko tareti natet yeinde amituakik imuche koba en betusiek chechang komayachegiti. Oret age kora yetos keger kele kikotaret anan kikwa tai boisiani bo musuaknotet en amituakik miten kora mashinit non kechoben kekisiek ih. Ko yeiseten ana ichil komie akinde kegit ng'ung Yoon rure en orit ko yekait kasarta negesetenchi koname koname korire kiotet ihkonaton mwauun kole matkotestai Kila kiih ngandan kilal komuch kobaishien sitimet neo anan komuch kowech kiotet kora noton kikotaret bik missing.

Amituakik choton chebo kumiat kobo kamanut en bortab chi anan missing noton en borweab lagok chon iname koechegitu. yekiname , yekiripta anan yekinyorunda kumiat ih kicherunen mainganikab segemik. Imuche ibeiteganchi mainget nitet yemaitien tiang'ik ih anan yemaitien tugah. Ago yeiamu kumiat ndeni sait nekiamunen keamu Yoon kakaourit kiamu saisiek chu ngamuun ih, ingoitin segemik anan icheket koma kimen missing en saisiek chutet kora yaache ilaalchi iyet ih asikonam koba anan koyai icheket kora koyalulsa siayomwagin ak katet nyuan ih ko maimuch ikas nguannindo agetugul yon kokelaachi iyiet yekailachi iyet kosteunge kiten ih inam irokte euut nekelach selele imuch akot ilakyi kit neuu selele ih ngamuun yache Yoon icheru kumik chutet ih icherunen euut netilili kora akinam icheru ko aenge atikorurio anan icheru kobato bokik ih sinyerangyi aitia inyendet

tinye kelchi neoo ngot keboishen ilibanen simeet nguung kiagetugul negemoche, ngamuun en simeet iih koimuch agot yon itinye rochinet ab rabinik ko kombunishek choton cheuu safaricom koimuch kobesendeun iih iboishen kiit neuu fuliza ago toretin notet mising niboishen koraa simeet nguung, kiit age ko kimikasarta negimiten myondo anan kimii myondiab koristo ab elifushek oeng iih ak taman ak sogol, noton ko kininam kingenomchin biik rabinik koginomin myonotet kogibo komonuut mising nilibanen simeet iih moite owelechigee rabinik ak chito anan onomchine rabinik, kiit age nebo komonutyeet en simoit ngelibaan iih ko meibote rabinik chechang matos kechoriin mogileen iiboti en magubeet, en simeet iih komuch konam rabinik chechang ago mongen chi ngamuun iliboni kityo ak ichile nambarishek choton chebo ungat iih anan chengechigeekityoon ago mobchee ak chi, komoite kobetyo rabinik chon, koraa boishonik ab simeet anan bengishek chemii simeet keboishen muswok,,,

En betusiek kab kasari kora ih , koui kenyor bik chemaingen koitis anan anan uui kenyor bik chemaingen kosir alaini ih oleoo kongen koitis ngamu6en notet ih oleoo en bik ih kouui ichor chito rabinik en oretab kanitishet,. Ortinuek chenyorchike. Bichu konai Anan konyor ko konai koitis anan kosiris ih miten tetutik chekib serkali akoi hi kokwautinuek agetugul choton sikonyor bik choton chegimanai koitis ih anan chekimanai kora kosiris. Kora mi tetutik chebo kikuren kumbaro icheket ih ko machakoani kele chi neoo anan chi neming'in. Iumi bik tugul aitia iboko net bichoton ih tuguk choton chebune en sabet nyuan chebo kanitishet ih anan anan ko chebo sirisiet. Tuguchutet anan kamanutiet tab tukuchu konyoru bichu kasarta neki maanai kosiris anan missing chekimanai koitis ih simakochor icheket ih yeyachin chi Kasi ageluban

Chang tetutik ago tetutik choton chebo kamanut missing. Koanamen rabinik chu atinye itai aityi tetutik choton cheechen ih cheamakyinege en olonbo kenyisiek taman akeba barak inguni ko komache aminao imbar. Atinye kamasto kiten netos aminchi anan ko ketunguik ko yeanamen Amin nyanyek ak ketunguik ih yeitia korurio en kasarta ne noton ih akaib kab Siret ko rabinik choton cheganyoru konyogo tareton anam mung'aret age neo neuu nebo aal bikibikot. Koyaal bikibikot ih akotesetai kora kasit nikabo minset ih anan rurutik ih siyanyoru rabinik akayame chebo bikibikot ih akayame chebo rurutik ih Anam atestai acheng mung'aret ake neamuchi Anam noton ingele nekichabchinbik amituakik en otelisiek, ko yeaum rabinik chon ih ingele en kasartab kenyisiek somok anan kenyisiek muut cheisubuke.

En kasit agetugul komiten kasarta nenyoru uindo. Inang'alalaen kamasto kabatik anan ko temisiet, ko kasit nitet kochang uinwek missing. Uinwek aenge anan kewelutiet nekinyorchike en kamastab kabatisiet ih imuch iribe kiagik komi kasarta neyaomat missing Olin bo kinamate kenyit , koname mianogik tua ago miannuagik chutet ih kotienge rarunatin suswek kimiten kora kamasto neoo mat ih koname mianogik tuchugan Ako mianitoni ih konamto teta ingo ingo ngamun makoiiban tenyi akirotyi yetaaenge konaton kewelutiet negonu kabisa koikabatindet koyae kasit nitet ngamun yakakome teta inyebarchike iribe , kirialchi kerichek chekigoren, ibite Kila ko asenet neo missing ako tha ng'amnotet anan taginet kabatik asikonai yeribto kiagik kuak.

Mpesa ko aenge en boishonik cheboishen muswoknotetab kasari, noton mpesa kobunu kombuniit neoo nebo safaricom , kitoreet biiik chechang mpesa ini en waleet ab rabinik anan keboishen rabinik iyaleen tuguk chegemokyinigee ngo en tugeet ngo en soet iih kotoreti mpesa, ago moemoni inegee neboishen boishoniton bo mpesa, tinye kelchin neoo mising yoon imoche yoon kewendii ko itinye rabinik en mpesa ko bokomonuut mising ngamuun imuch imuch iyokyi rabinik chito age negemoche iyokchi, agot ngo chii neloo komonyolu kele kewe bagai yundeet sigooit rabinik choon, iyokyinii iboishen soet imuch imii sireet anan imii tugeet neo kogemoe ilubonishen rabinik iboishen koraa mpesa toretin ilibaan tuguk chegemokyinigee, mpesa koraa komiten boishonik iih chekele karartaat rabinik chegetinye komuch kobesendeuu kompuniit niteet rabinik iih asitun yechute rabinik kityo kowekta rabinik kwaak, niton neoo mising anan niton netinye,,

niton ko konetut nebo komonuut mising en temidet agetugul, niton chichi kiguren engineer netinyo ngomnotet agobo moshinishek cheter iih, ngele mi moshinit nebimoni kelee beek chetyaan chemiten olimbo ngungunyeek noteet kegureen misture air, ko inete kobotiik anan iih inete kobotiik komonutyeet ab beek en olimbo ngungunyeek, yeinai ile miten beek cheomotin en olimbo ngungunyek itestai imiin rurutik guuk, anan at ko tuten mising tengotiin mising beek chemii olimbo ngungunyeek inaam imuch agoot iibu beek anan ireeu beek ak inaam ironkyi imbareet nguung kotomo inaam iminse, en moshinishek chutet kiboishen ko silingishek elifushek somok iih ak bogool sogol, sinyorchingee moshinit niton negibimoneen beek chemiten ngungunyeek ago imuch iboishen moshinit nii en kabunguut nenguung negiten ngele yoon imoe imiin ngweek anan ko imbaret noton neoo en kasarta koraa netos ke, negibimonen tuguchu ko kasarta non lole asista.

Alen kimiten en kasarta noton nekikona tai missing tuguk anan yekeyaita baisionik. Boisionik aenge cheamuch amwa ingele ingele mung'aret, kasari ko mung'aret ko makeyae kou keny ki chi nekiyae mung'aret en keny koliyache iwe sirosiek laini inguni Yoon imakyinige munga9 malasima iwendote asiyai mung'aret, miten soet anan musuaknotetab kasari ibaishen ialde tuguk kuk imuch itinye tuget ng'ung nealdo ingoraik ko kokimiten, imuch ialde en tuget kora akiteyi aldaet ng'ung kotesak ensoetab barak noton I Mami ibore bichainik ih , ingamuun kiriseven bik chechang en olimbo simet ng'ung ih, inami indechi ichek soet sikokere ingoraik chu koyatet megosani agot chi agenge negachem ingoraik chotet ih akolechin imuch kolubanun rabisiek sinyokoib anan iaktechi ine sinyokoib kora noton nealen kikwatai missing yekeyaita boisionik en kasari makeyae kou keny ih ak kikotoret bik musuaknotetab anan soet sialde tuguk kuk asinyorchike chebkondok

Kiko nyum nyum nito missing ingeboisien soet akenyorchike kartasitab siket. Ki en keny kora ko kiache iluban chechang rabinik chemenai Ile bendii ano anan rabinik chebendi ano ite Olin bo serkali sinyoru kartasit noto. Alaini yeiboisien soet noton nebo e citizen ih ilubanchike kartasit nitet ih ilubani rabinik che ng'ering'en missing kosir Yoon kewe anan Yoon kerute baga ofisisiekab chetildo kartasisiek chuton ih kit ne magat kityo iyai ko iluban en soet ih, kartasit nitet ih aitia icheru eicept noton neng'ung'et nebenortai yeit olonbo ofis sikicherun kartasit notet nebo siket.

Nyalu konete anan nyalu kokonu kanetisosiek serkali mung'aret age tugul. En bik cheyae mung'arosiek niton koba kamanut missing ngamun bik alak kongetos kityo akoba olimbo sirosiek ih konam mung'aret nemongen yekiketito mung'arani anan anan yemangen yeging'etito Yoon ka wo at koit kasarta nekaibut mung'arani anan at koit kasarta noton nemi ng'uany kasit ko ingokon kanetutiet Olin bo sirkali Anan ko kochi bik naet noton neyamaat ih komie missing en chemung'arainik agetugul